Omenye ane kokwet ab chepkoyo nimete wodit ab kapsaga en constituency nepo Mosop, en Kaunti nepo Nandi.

Ministirit niton konebo itondab emet akobishe en ng'alekab kolsetab ketik kotililii anyun koristab emet ak koribe ng'ung'unyek, ministriniton kora koyoe emet kosich itondo nekararan.